Wĩ mwega mũgũri? Wĩigũe wĩ karĩbũ mũno nduka-inĩ itũ ĩtagwo Wedding and Birthday Parties Events, nĩ yagũthakaria mohiki ona gũkũngũira gũciarwo gwa ciana, nĩ tũthakaragia mĩbango ta ĩyo nĩ tũendagia iheo na nĩtũendagia indo ta keki na angĩkorwo nĩ kĩheo, wa cagũra kĩrĩa ũracagũra nĩ tũthiaga tũgagũthondekera wega na tũgakũmba kũmba wega na ĩratathi, iratathi rĩrĩa rĩgũkenia mũndũ rathie ũrĩa ũrathiĩ kũhe kĩheo kogũo niĩ no ngũenda ũcagũre kĩria ũkũenda na nĩ tũgũgũthondekera mbei njega.

Naniĩ nĩngũcokia ngatho igũrũ wa bamĩrĩ ĩno ĩngĩ, nĩtwaigua mũtũnyitĩte ũgeni wega, niĩ nĩndacokia ngatho. Nĩtũkũmwĩra kĩrĩa tũgũbatara, na ihinda rĩrĩa tũrenda kĩndũ kĩrĩa tũrenda. No ngwĩhoe we wĩ ta mũnene wa, mũnene wa mũkawa ũyũ, no ũtuonererie hihi kinya kũrĩa, rumu kũrĩa cikĩrĩ. Tũkiambe tũnogoke na tũgĩcenjagia nguo. Arabu rĩu nĩtũgũkwĩra ũrĩa tũgwĩka na kĩrĩa tũgũbatara. Akorwo nĩ kĩndũ ta irio nĩtũgũgwĩtia.